Apa kipuo ainguran endala naji noo bano nikinangaa tontulele, nikias isiatin niki nikimalmal oleng kiarita nobanoo.

Tenkaraki keshum iropiani aitobiraki na neitobiraa sii tosimui amu keshum, niriwaki iltungana opashaa nintumiyia toltunganaa olakua, niaku enkoitoi ina nalelek niriwarie iropiani airiwaki ilkulie tungana.

Enkata nemita change oropiani kumok indim airiwai tesimu, nintelelek eriwata oropiani, niaku kelek ina kata amu indim ariwaki oltungani mpisai naifaa niriwakini duo nemilayu change.

Tenitum embeku sidai, ele matundai ,nitum sii empolea sidai ,nitum olchamba sidai li litumoki airemo, nitumoki taa atuno ele matundai niaku tesidai nitum faida.

Elelek aaa enkitengena naloito dukuya, arashu entumo nangeluni iltunganak naloito dukutya tineweuji negeluni isapukin ashu ilkituak lontumoritiin.

Ashomo apa aitayu iropiani nalakie school fees, iropiani apa nairiwaka entoiwoi tesimu nalo aitayu peyie atumoki atalaa school fees ashu iropiani esukul.